Tos ibwate me Niger baishoni baishoni kobwatwon nekikandoindet noton nekipresident uhuru Kenyatta olekikale kiyalchin lagok tugul tablet choton chemi en sugulishek chemengechen Kole agoi nguninkotoma kosulda baishoniton amun miten sugulishek chetoma konyor akomwawech Noto NE ki kandoindet Uhuru Kenyatta.

Tos ibwote nee ndiker boishoni ndoker boishoni kobwotwon pandap tai nekokenyoru en kepeperta nebo minset missing ko kepeperta noton nebo mindetab pandek ak chaik eeh kokotoretech kondoidet nebo emet ko kowal aldaet noton nebo mbolea nekeboishen en minset nekikotoretevh kabisa en pandap tai nebo minset.

Ko atemindet kit neyoon amin raa mochelek chechang kosir kasarta nekikobata ko amun en oliet noton nebo mochelek nekokolany ake kora ko oliet noton nebo minutik nekikowal kandoindet noton nebo emet netoreton anyor minutik en oret nenyumnyum ko noton netoreton siamnin raa muchelek chechang kosir kasarta neki nekoibata

Nee koborunoik chekororon kekeree eng tetaa eng riotet eng konunetap chekoo koborunoik ap tetaa chekororon kekeree eng tetaako netaai Koo murungut neboo tetaa ko ooh neboeng Koo ech kinaik cheboi teta nebo somok Koo oo surumbet ap teta koboruu kolee chang chegoo chekonuuteta

Amunee si age komaimuche kotergee chito en roriot yon ng'ololi ak choronik? moimuche kotergee chito yon ng'ololi ak choronok amun yon ing'ololi ak choronok komi boiboiyot ako kora ko yon ing'ololi ak choronok komomi chii neiywei ako ibaibai ko noton amunee meimuchi itergee en roryot.

Tos tugeet neo nebo Naivas koyoni lipanet kobun simoit, iman iyoni tugeet noton nebo Naivas lipanet kobun simoit, missing en kasarta nekimi sai ko tuguk chechang' keliponi kobun simoit ak konyumyum kelipan tuguk kobun simoit kosiir lipanet noton nebo chepkondok cheicheget, nyumnyum lipanet noton nebo lipanet simoit noton amune sikoyoni tugeet nebo Naivas lipanet kobun simoit.

Nee nechome chichi ak konee boishoni, kiit neochome mising ko boishet nooton nebo chef, boishenyun mising boishetab chef ko cef ko chito nechobe amitwokik en oreet ne inekei.

Ndakeer bishonik kopwatwan panganet notok nekiboo the president uhuru Kenyatta olekikamwaa inee kolee kikochin lakok tukul chebo sukulishek chemengech tablet olee akoii ngunii komii sukulishek chekinyor komii chemanyorr

Eng emenyoo nyanyasanet ap lakok ak taet ap somanet tos neenekeyoe sikeriip maatkenyanyasan lakok kiit netai komakat kenam piik chotok inyonyosoniilakok akerrwokchii akkotkomukoksei keraat icheek asikopek nyanyasanet ap lakok neboeng kecheng oret neinyumnyumii konyorr lakok somanet amuu notok nee ngotepii eng kaakomanyotuu kopaa sukul notok nekonuu sekenyanyasan icheek yemii kaa koraa kiinet sikik oret nekirptoi lakok eng oret nemiyee

Ororun kereng'ung agetugul akobo koroi, kiit netai neogere ko minset noton anan ripseet noton nebo ng'ogaik, kereny'ung ako ripset noton nebo ng'ogaik ko ripset ab ng'ogaik ko ripset noton anan minset noton nebo pandab tai neyolchin biik tugul koyai ripsonoton bo ng'ogaik amun ripsoni kotinye kelchin neo missing ko ng'ogaik kenyoru kelchinosiek chechang' cheu kinyoru mayaik, kinyoru pendo kora kobun ng'ogaik kora komuch kealde ng'gaik anan ko mayaik sikenyorun rabisiek chetoretech en tesetab pandabtai neyon nebo kotugul, sasa kereng'ung akobo ripseet ab ng'ogaik ko akere kabza ko kabatisyet anan ko ripseet noton nekararan kabza nenyolchin chii agetugul koyai boisioni anan koriib ngogaik.

Imuche iyaroru kit netesetai en Yu kit netesetai en Yu agere kabatishet noton Nebo ribset ab ingokaik Kole ribsoni ko ribset Nebo kabatishet noton nekararan kabisa amun makorom ngalek ab ribset ab ingokaik mising Kou kabatishet age rahisi anan nyumnyum kabatishet ab ribset ab ingokiet ak ingokaik mising kosir kabatishet alak agetugul ako kabatishoni koraa kotinye kelchin neon mising ako kiame anan sibinyoru Chito nekikuren profit kobun kabatishoni en oret nenyumnyum ko en kasarta nenwach kabisa amun tinye ingokaik kelchin neon ako tuguk Che rahisi mising ko konik koik mayaik en kasarta nenwach oleimuch iyalde mayainik akinyoru rabishek en kasarta nenwach kabisa akotareti noton inyoru rabishek en oret nenyumnyum mising

Amune sikoba kamanut keyai baishoni kobaishoni ko baishet noton nenyumnyum mising keyai baishet ab nego komabaishet noton nekorom en chi agetugul baishet netos koyai chi agetugul ma baishet nekorom kabisa NE tos mayai chi baishoni komuche koyai chi agetugul akobaishani kotinye kelchin chechang mising amun tos konyor Chito noton nekikuren faida kobun baishoni yekakwalda Chito nego anan konyor koraa chego Chito kobun nego

Ochon tukuk chemile bik cheokere en yuu, tukuk chemile chei cheogere en yuu ko kalaketabgee nebo bik chemii yuu inyoru chito murenet nekailach anan ko karat lesoit ko agenge noton en tukuk chemile bik kabisa.

Netai ko kit ne akere ing nyuu ko biut notok neboo negoo baishanii eng kokwet nyuu ko kikowalak missing eng kokwet nyuu amuu olekitektai natok boo negoo koter ang neboo keny amuu kasarii kebaishee batishek

Icherun tuguk tugul chebo komonut en tuguk Cheba kamanut mising en Yu ko tuguk choton chemi alienywan Barak mising kokerenyun ketinye tuguk cheu kokonut milk ,kotinye vitamins and minerals premises akotinye koraa amino acids choton tuguk Cheba kamanut mising amun makinyoru en nyumnyumindo tuguk Che mising ko bunu emet Nebo sang makinyoru en emeniyon nyumnyumindo noton Koba kamanut tuguk chuton mising

Imuche iaroru kiit netesetai en yu?ee kit netesetai en yu nekaai koron ko ogere masaek ak ogere kowek choton chebo tiondo noton nekikome, kiit netesetsi en yu ko iborwech masaek akobo tiondo akobo kiangazi noton nemi en yu, notom nekimeken anan nekiyai sikomee tiondo noton ko akobo kiangazi noton.

Ochon ng'omnotet ak kariik cheimokyinigen en boisioni? ung'utyet korong' netai ko kimoche ng'omnotet ne kinoe olekimindoi viasik, amogere ko yu ko biasik che mi yu kokimoche ng'omnotet anan kenai olekimindo viasik ak keneet kora biik akobo oletos kwaldaita viasik kwak, kora kariik chekimokyinigen ko tuguk cheu jembet netoreti kesemberi viasik ako kora kimoche kariik choton chetoretech kesuut viasik koba akoi sireet kariik cheu kariit ako kora bigibikisiek, amun choton kora ko kariik alak chetoretech keiben viasikchok kong'eten mbar agoi sireet olebokeoldoi.